Korikab sikisiet ii komiten taban en sipitalisiek amun ii netai koelekitekto korikab sikisiet ii keteche en oret nemakerkei ak chon iko, nyolu kotindo babit ii ak toilet ii en koo. Amun ii chito yon kosiche lakwet ii komomuche kwendot elelo ibakocheng' babit ii anan ko toilet, konyolu komi ko sikoik roisi. Kora en korikab sikisiet ii kokikitaban amun ii chererok yon kokisiche korirtos soiti kobolchin chemiondos alak kokikitaban sikoririo en icheget ii komaim biik alak. Korikab sikisiet ii kora kochang' tuguk chetesetai chemonyolu koker biik chechang', takitariek ichegen ii chegechomchin ibokoker kiit netesetai en yoton. Kokiketech kitaban en sipitalisiek alak ii sikonyunyum kazitab takitariek ii ak cheuse korik. Kikitaban kora amun en tililindap chererok, cherereok yon kokisiche komoche ile tilil ii simanam mionwogik chechang' amun tom ak emet nekokisikyin komi moet.

Moek ii kikochin chego amun netai ii koyon kokiyie moek kotomo konai kwagetat ii kwam suswek ago kora tom konai konyei omitwogik cheuen kou marurek ii anan koalak chekiboen tuga. Nebo oeng' ii kikochin moek chego sikotoret icheget ii koechekitun ii ak koter icheget en mionwogik. Kiyoni kele chego missing' kochebo kamenyin ii yon chuchuni moita kotere moita en mionwogiik chechang' ak kokochi inendet koet. Teche bortab moita ak kokochin inendet kokimit amatkonam mionwogik en chokyinet. Kikochin chego kora koye kolu chego olan tugul konetekei ilekichengyindokei omitwogik. Moek kora kikochin chego amun tom kokimekitun kelek ii komomuche tuguk cheuen, kikochin chego sigobionso komatkobar rubet ii anan ii kwam melelda. Chego kokororon en moek sikai kikochin.

Amune siketesyin beek biik chemiondos ii koamun ii netai mi chito neanan komian ii kotor komoomisie, sikokochi inendet kimnotet ii ak itakotestai kobus. Miten kora en sait age koanan koba moet en chito kotokor kobek beek en borto ketesyin beek ii simatkoyam. Beek kobo komonut en borto amun toreti kobire omitwogik ii ago kora kotese busteni korotik koba barak. Biik chemiondos konyolu ketesyin beek ii sikokochi icheget kimnotet ii amanenet kerichek kora koyon moomisie nemioni kindechin beek sikobit kotokokochi kimnotet kobus komie. Biik chemiondos kora ketesyin beek ii siyon kakibai ii anan yon kokel kuam omitwogik chetuten ii ibokotoret bechoton ii kobir omitwogik ii simatkonamak en moet amun ii ngomian chito koyoe mutyo biretab omitwogik ketesyin sikotoret kobir omitwogik kochokyi.

Malaria ko miondo neinomdo biik tiondo nekekuren imbu. Imbu kosuse biik ko kokulen biik korotik ak kotesyin miondo. Ngunon ii yon kakonamin miondab maleria ilenoitoi kmuche koamin metit ii ak ing'ung'u. Elewe sipitali, koimuch ibo kerutin anan kekonin kerichekab metit ii sinyokosob metit. Nibuch kerichekab maleria missing ko keruen netit orit simasusin imbu ak kora kisto beek chon kanyokoterem en ilebo kot ii ak kisto suswek chekoen anan ko buket amun ilechome imbu kochome beek chekaterem ii, chome buket ii ago chome suswek. Simanamin miondap maleria kistoengei tuguk cheu chondon. Yon kakonamin miondo ibo kekonin kerichek ii chebo metit ii imuch ak kerutyin kerichek alak ii sikomuch koisto mionoton en borto amun maleria yon kagonamin maleria kikuren eset kwomin metit ii ak ing'ung'u.

Tindo komonutik keboisien rabisiek chekoiwek kosir orainuekab kasari cheu Mpesa amun ii netai ko imuch chito nekoilisien tugenyin anan tugukyik ii komotinye lainit nekiyokyin rabisiek koui missing' kokaikai iiboti rabisiek chekoiwek ii silipan kiy nekemomoche. Nebo oeng' ii rabinik chekoiwek ii koui kechorenen, ngekonor rabisiek en Mpesa anan ko bengi kimuche kechorenen amun kikochang'a chorik chegingen missing' ko swappers. Kimuche kechorenen rabinik komengen ii yon kekonor en Mpesa, karan yon koiwek ii amun mokichorenen inye netinye ago inye neikere ileiboisiotoi. Kora kokaran ingeibot rabisiek chekoiwek amun imuche iwe kobek mat en simoiit anan ko kit nekebosien iluponen ii kouit kazit kokaikai itinye chekoiwek ii silipanen kit nekemoche kor kebechachen simoit ii iboisien chemiten Mpesa. Karan ingeibot kokoiwek amun toreti olewon ii ago moite ile keseret ilelubondoi tuguk chekemoche.

Yan kakiba kab kirwok kemoche kirwoch akobo rebetabgee nebo mbareti konyolu komiten chito nekereben mbaret ii ak nemoche koreb mbaret, kora nyolu kotinye agetugul neng'ololchin, neng'ololchin ii kole koteteoni ng'o, kogeny nyolu komiten kondoindet nebo gesit noton ii kokose, imuch keyaen kotini, imuch koyai chebo gaa, imuch koyai kandoindet nebo kokwet ii anan ko chief, repset ab mbaret ii kora konyolu komiten biik chegose akomwoe kole imani anan maiman, kigochin napas chitugul komwa gee, komwa kworor kole amune sikomach korep mbaret, komwa ingo kole amune sikemach kerepen mbaret, yan kagoit mwisho kegere nemwoe imanit ak neng'olu, imuch kinde paiin chito nekamoche korep mbareti anan kerat amun makaran kerepen chito mbarenyin, nyolu komiten kora asikarik anan ko bikab kokwet sikorip komatkebirgen ak ketesendai kerit notet en kab kirwok komyee.

Boishonik ap keny cheu yatitaetvap werik ko kikiyotitoi werik yon kakoit kenyishek cheu taman ak somok angwan muut akoi sisit ako kora ko kikiyotitoi werik akimut koba taban ole manyolu koite kwonyik anan ko tibik elekikowalda muswongnotet ak yetunet ap taonishek ko yon kakisikchi lakwet taon neo koun Nairobi kimuchei keyatita lakwet akebai eng kot nebo oeng kimuchei keyatita lakwet kokakisichei makikonye koit kenyishek chon kiiten keny ko ikere ile kikohit elekichutito ko kiboe eng ko makimiti koba tapan kou boishet ap keny nebo oeng keyotitoi ko mining makikanye koet lakwet nebo somok ko amun kikosomonso dakitariek komi dakitariek che kwonyik koyotitoi werik en keny ko kiyotitoi motirenik anan ko murenik che dakitariek ko muswongnotet ko kikoyatita ra kwonyik makomiten chu kikiribe chebo keny.

Ei, tos nyolu kelipan kobun simoit amun netai kelipan kobun simoit konyumnyum. Imuche ilipan imi karit orit, imiten olda tugul ilemi. Ngelipan ko rabisiek chkeiboti en eut ii komuche koko taabu yon kicheng'e chenji mara keal kit nekiten ii ako itinye rabiyat neo koime nin kooldo kocheng'at iichenji. Imuch kora kemi karit ii ak ikoite rabiyat neo en neut ii imuch kechorin komokiwekun chenji ko kaikai ingelipanen simoit amun konorokse rabinikuk kora keliponen simoit amun roisi imuche ichil kitiok nambaisiek ii ak iyokte ngokechoktoti ii komooimin ikonye kewegun ii rabinik chekong'et kan iolisie. Karan ingelipanen simoit amun ripe kasarta oko kora koripchin nin kooldo kasarta yon chang' kora kastomaek cheolisie kokaikai simoit amun mokoi kenam rabinikab biik tugul kochengyinot chekiwekyin aenge aenge kokaikai kelipanen simoit amun nyumnyum keyai kou noton.

Eletoretito muswoknotetab maet ak konoret korib ng'omutik ko muswoknotet ii konete biiik chechang' ii agobo ilekimoito ak ilekikonorto. Konu oratinwek chechang' ilekiyoito boisionoton, imuch ii kobor ilekikonorto tuguk cheterter simayachekitun. Ilekikonrto chego ak ilekimoito bandek ii komakerkei kokitoret muswoknotet amun ii inete ilenyolu kekonorta ak ilenyoru keripto tuguk sikokagei. Kora muswoknotet kikotoret temik ilekikonorto sikoburto en kasarta neo. Kikoko oratinuek ii ak kora kikotoret biik kenai ko ngema tuguk komi asista en kosoruek ochon komi ropta en kosoruek ochon kikorip temik ii ako kikotoret. Ngunon kokitoret temikab kasari kosir chebo keny. En nguni komuche kokakei ng'omutik ii kosir chekibo keny amun kikonotet biik muswoknotet ii kobun chumbek olekimoito tuguk ak olekikonorto.

Muswoknotet ii kotoreti temik yon kakopata butisiet en bosetab kobetetab omitwokik ak kobetetab kimnotet amun ii imuche ii inam simoing'ung' temindet ak iwe google ak iteb iletot iripte omitwogikuk sikokakei. Kora yon kerichut google kekonin kerichek cheboisien ii sikoter kimnotet omobek omosok ii en omitwogik chekebute. Kora imuche yon keriwe google ii koborun ii ile iriptoi simebet ii omitwogik chechang' . Kikotoret biik muswoknotet amun ii kikonet biik ilekiripto ak ilekoposto kobetetab omitwogik. Muswoknotet koboisien koboisien chumbek koneten bikab emenyon ngunon chumbek kong'omen amun ingen ilekiripto omitwogik kongeboisien muswoknotet amun mokiite keba bitonin ile mi chumbek ii keng'omitu ak kebo kindo oratinwekchoton kerib omitwokik. Karan muswoknotet.

Muswoknotet ii kotoreti temik ii chemosomonji agobo temisiet ak oleripto rurutikwak yon kagokes en mbar. Netai ii komuche koborchi koker temindet kotko oo ropta alan mi asista, konoe olekimoito rurtikyik omobir ropta sitin konunio ago noe kora ingo yome asista anan yon mayam asista. Nebo oeng' toreti kora muswoknotet konai kerichek chekindo minutikchotet sikomuch koter kimnotet omositin kobek yon kikonori. Toreti muswoknotet temindet kora konai olenyolu kokonoren ngo ilewo maat ala ilekaitit ii simo simayachekitun rurutik. Kikotoret muswoknotet temikab emenyon amun chumbek ii koki kokikonet biik chechang' kobun muswoknotet elekiripto rurutik ii ak yonko olekiripto komi mbar kotor kekes ak kekonor komie komayachekitun, karan muswoknotet amun kikotoret biik chechang'ii.

Elekiomundo kumiat en moinget ii kiomu kumiat lang'at ii mokiomu bet. Ng'ete chebokwomu kumiat ii koib maat ii en ketit anan ketit netinye maat ak ibokonde moinget. kokinde moinget ii koyeni, iyet ii koyoe sekemik koberberekitun ii anan kowon sekemik sikiom kumiat komaam biik sekemik. Yon kokiom ak iyam ak kelany ketit ii elemiten moinget ii sikiom kumiat. Kora kiomu kumiat kechokyin ii komawek sekemik, kiomu kumiat ak kinde kipapet anan ko ndoit ii sikeib koba gaa. Yon kokeib kumiat ii ibakeweny kisto sekemik ii chekamuch kokomechi kumiat orit ak kiyo sikoik beek kokararanit ii anan kiam kemit. Kumiat kora kimuche kialda anan kiam kokerichek, unoton olekiomundo kumiat.